gimanyalo lero kowuok kuom pichani nyithindo ariyo ochung' tigoyo gi picha.

kang'iyo maler gima timore kae mokwongo aneno mechanic manyiso ni kae en garrage milose pikipiki kata gari mokethore.

Magi welo ma jorotenge mokikore gi jo rochere mobiro neno kwonde mag lombo wang'.

Magi gin maseche mochung' ang'wen, gichalo johera moherore kabisa. Nengo magin go en niya, gin gipidhoga jamini mang'eny kabisa.

Chiemo machalo kaka bando, kawasegolo e puodho, ne wakano e dero. Bang'e ne wakuoyo e buru mar kendo mondo kik othuth chame.

Gimabiro e pacha kaneno picha ni, aneno wendo ma jarachar, obiro e Kenya neno gik malombo wang' kagigoyo picha ji ariyo.

Mae en kar nyathie ma oganda dhiye mondo giyud mor margi. Welo duto maya kwonde mopogre opogre biro kae mondo giyud nyathie.

Kidwaro timo tich aina machalo kamae, mokwongo nyaka irwakri maber. Mar ariyo, nyaka ibed gi chir mar chung' e mbele oganda. Mar adek, nyaka ibed gi chir mar wuoyo goganda.

Gima biro e pacha kaneno jok aina gi, magichalo josiasa manenie bura, bang' bura koserumo koro gigoyo picha kanyakla.

Gimanyalo timo ka sitima olal gotieno katedo, anyalo kawo toch mar simba ema koro amenyo seche matedo.